Mae en masin ma jopur hinyo tiyo godo e puothe e timo tije mopogore opogore to itiyo kode gi jii giwegi ma ok ok dwa ma ok odwar tiyo kod tinga to puothe gi dongo emomiyo gitiyo kode.

Ipuro puodho moro matin to iolo kothe e seedbed iolo ne pii moromo to imiye manyiwa bende moromo to iwene thuolo matin ma chieng' nyalo yud onyalo yudo go chieng'. Aeto bang'e ipuro kama duong' to ibuso maber ba teng' maler aeto igolo kodhi go e seedbed ka ipidho e puodho no. Bang'e ibiro doye tigone yath. Kosegone yath to koro odongo mobed maduong' kamae.

Ipuro pwodho moro matin, to iolo kodhi no e seedbed. Ka oseol kodhi no e seedbed, to ipuro puodho maduong' aeto igoyo buche ma iweyo owe thuolo ma oromore maber e kind bur ka bur, aeto igolo kodhi no e seedbed ka oseromo pitho to ikele to ikete e buchego. Aeto iolo ne pii ma oromore kode to iketo ne manyiwa bende maber. Aito, kosedongo matin, to idoyo tiendene to ibuge. Inyalo ket jii giwegi mabuge, kata tinga nyalo buge kaka aneno ka tinga obuge kar ka ni. Bang'e, igoyo ne yath to iweye odongo matin, to mano yudo ka koro oseromo ng'weto. To ing'wede kata inyalo use kata inyalo chame gi japur